Netaai korok neireuu kipruroinik kopwaa nyokoroo eng Mombasa komii beachesii ak hotelishekap Mombasa kouu ngunii diani beach komii nyali diwani ak tiwi beach kopwanee nyokokeree tukchutok ako paipaienchin koraa komii 'historical sites' kouu 'fort Jesus'

Eng oleekimenyei keoleoen bushek kiba et agenge silink bokol agenge ak konom Koo kii neyoei kwaak Barak ana konyoo ngony beiitap bushek chutok ko tukuk chechang kouu ngunii yakaruryoo beek ak tukuk chekiomei koyoe alyet ap bushek kopaa ngony koyamamii tukun chekeomei koyaei beiitap bushek chutok ko paa barak

Netaai korok ketounee kororonindap pikipikishek ngiroo anyun pikipikishek ko kikotoret biik eng oret nemiyee ko ngilany pikipikt ngunii komutin akili kurgat ole imenyei amuu imuchii kopun ole mapunei gariit kouu oratinwek chemo unei gariit

Kong'ete anyun kapit matatushek ak pikipikishek i ko kokotaret piik ap kokwet anyun komandaat missing' kopa taonishechu, kou nguni ngiro pikipikit ko kokotaret missing' ole oo amu ye kaichopgei nguni ikur chito ap pikipikit koitu yotayo imi, kong'ung' ko ilanye nguni ak koitin taon en dakikaishek che ng'ering'en ko kaiit taon. Ako kii ne tareti pikipikit ko malipani chito chepkondok che chang' anan maychin chepkondok che chang'. Kou anngot ngitindai chepkonda kitikin kou siling konom koitin taon komye. Kora ko kikotaret kou mtatatushek inguni ko kikotaret piik komanda nguni, kou nguni chito ne mache kowa taon kou Nairobi ikere kochope gei akota eng' sait age tugul kityo ikere kakomanda chito. Eng' saisek che ng'ering' kou nguni saishek lo ikase kele kakoit chito Nairobi akatukomitei, nguni kikotaret piik komandaak kocheng'at kasishek eng' taon kometa atepet ne kitepche puch eng' kurgat. Kora ko kikotaret piik koip tugukwak kopa taon kou nguni chitoap mung'aret nguni komandai cheko kong'ete kurgat akoi taon koaldai kou notok ko kotaret missing' ole oo.

Netaai korok kiit NE tos yai serikalit koo kobarai oratinwek si ko chuchchuch laindap matatusiek ak pikipikishek en oret ko ngibarai oratinwek kopitu oratinwek chechang mapituu lainda nekooi nebo matatusiek ak pikipikishek koraa komuch kochepji garishek ak pikipikishek olekipakanee eng sang neboo taon olemaitee taon kwen asikopakonii eng olindo kopwa taon atyo kowek ipkolany garishek kwaak koweek kurgat koraa kii ne tos yaai serikalit kokonde oratinwek pasishek cheimuti piik chechang sii kochuchchuch laindap matatusiek ak pikipikishek

Ngimwae anyun baetap kiyakik ko kiit neboo kamanut kouu ngunii karoon yekenget komakat ikochii beek ak chumbik yetar ayun akochii auswek chikwatemchi kemboii yekotar komei suswek akochii be k anyun

Eng' ngimwae anyun eng' ripset ap kiakik ko mi kewelutik che pa kamanut kot missing' kou nguni ngiro anyun ripset ap kiakik kou tuga nguni. Nguni tuga, ya aripe tuga ko kona cheko. Kou nguni tugchuuk i, akachini ripset nepo kamanut. Ko nguni kou eng' karon ko kona lita konom ak eng' koskoliny kokona lita sapini chepo cheko. Ko cheko chutok anyun ye pa mande kopa taon aalde, anyoru chepkondok chepa kamanut kot missing'. Chepkondok che kararan kou nguni eng' litaishechok anyoru karipu elipu taman i kila petut. Ko nguni chepkondochutok kotareta aalchine pek tuchuta kora amun mache ripset nemi parak, aalchini peek ak chumbiik amj chuto ko tuguuk che pa kamanut che tese cheko eng' tuga. Kora komache tuga kesut ak kekachi kerichek ap minyoo eng' kila baada nepa arawek somok si kopit kokon cheko ak kotepi tuga eng' oret nr kararan akotestai kokon cheko che kararanen che chang'.

Kou nguni eng' pimanet ap kot i, ngemwa nguni kele imache itech koot nepa kipatishek taman ak aeng' ako kipatishechuto eng' koindo ko mitaishek aeng'. Nguni eng' koinds ap koitok ipimani futishek taman ak aeng' i,eng' koinda ako murak ipimani futishek taman. Kora ko makat iakikishan iro ile konaishek chepa koitok i , ko aechin. Konaishechuto ko diagonals chutok amwae ko diagonals ko makat iro ile aechin i, si kopit komang' koot komye. Kora ko kobg'ete konait nepo kot akoi kwen, tolaita nguni ko makat koaechin eng' komasi ak komasin asikopit kot kotelel komye.

Mafuket akenge nepa makaa anyun eng' oli, karaninyo kealdai siling pokol tisap ak konom. Kora ki neyae aliet ap mafukoniton kowa parak ko pitundap makaa ichutok. Ngiro nguni yep kochang'a ketik kopele piik makaa anyun missing'. Kora ko mache kasit neo be kiim . Ko ngo chang'a ketichutok i kochang'aitu anyun piik che pele makaa. Ndep kochang'aitu piik che pele makaa, kochang'aa makaa ichutok eng' ndonyo koyai aliet ap makaa kowa ng'uny. Ko ndep kotutikinitu as ketik che ke pele makaa, koet cheng'set ap ketichutok ko nguni kocheneng'e piik akoi ketichutok ko ngonyor i, kotutikin kora, kotutikinitu pichutok pele makaa. Ko yutok anyun i, ko tutikinitu makaa che mi ndonyo nitok anyun koyai aliet nepa makaa kowa parak.

Ki ne kiyache anet gei ko ki amache anyjn anetgei akopa kompyuta, ole kipaishaitae kompyuta. Ko eng' ole kiasomane anyun i, ko kichang' piik missing' ako ki chito ne kiinetech ko ki agenge. Ko chito ne kiinetech ko kimakotindai kora komyutaishek che chang'.Nguni ko kikichang' i, ako chito agenge ne kiinetech i, ako kitindai kompyutaishek che king'ering' , yutok as ye kikoromit missing' amu ki eng' somanet i, ko kiiwendi ipi somani kou nguni eng' sait agenge atia iwe karipu wikit akenge asiwege. Ngipiweksei kora kaiutie che kikesoman nguno ko yache iketchi iwe anyun kora iwe stepit ne rupe. Ko kikoromit kot missing'. Ko ki ne kiyache anetkei kompyuta ko kimi mung'aret, kasit ne suppose ayai aki suppose ayae soet kokeny. Nguni ko ki makoi ayai kasini bila anai kompyuta amu kikiyae kompyuta ako makat iyai ebg' soet. Nguni ko kikoromit missing' amu ki eng' let ko kiakimu kot koit anai.

Eng' kot ne king'ate ng'atutik anyun ko miten NationalAl Assembly akp miten senate. Ko piik any che paishe eng' National Assembly ketinye anyun MPS pokol somol ak themanini. Kora eng' yotok kora komitei women rep , eng' yotok kora komitei nominated MPs taman ak aeng'. Kora eng' yotok kora komitei spika nepo national assembly .Ndapkepwa anyun Senate komitei (c nominated sentaors taman ak lo, kora komitei spika notok nepo Senate. Ngi yotok komi piik chepo staff chepo Parliament kou mi clerk ,komi legal advisors eng' yoton i, kora komitei researchers piik che yae cheng'set i, kora komitei translators chotok che wale lugait i. Kora komitei specialist nepo kompyutait , notok ko nechope komyutaishek eng' yo ak sistem nepo Parliament. Kora komitei Security officers notok ko piik che ripsei. Kora komi secretaries che yae kasit nepo ofisitinitok eng' yotok komitei committee members.

Kii ne yoe negoo anyun ko chomjin ak komaswek cheterterchin Ii netai ngiroo ngzit ak kororik chejwak Ii kotektai ichek yeoo maat ana ko yee kaitit koraa komii negoo koterterchin kouu ngunii merino komenye oleyamat ko nekilee S'cottish blackface'komenyee ole kaitit ak oletulwaa koraa komii netinye katutyet nenyikiss nekonoree mwanik cheboishee olon kemei

Ingimwoe kii en keny ko kiter koburet kabza ak kasisyek che kioyoe amun ki en keny ko kioboisiei kityo en kurgat amun kimokomi kasi agetugul, kimokomi chebkondo agetugun nekilen, kimokomi kasi negeyoe sigenyor chebkondo agetugul lagini anyun king'et kobit simosiek ab kasari kowalak koburenyun amun kial simet nieb kasari nikikuren touch-screen kosoboisien anyun inguni asomoni, anetkei olegiboisiotoi anyun kou inguni komputer ak akoboisien simoninyun ayoe kasisiek ab online, nguni ko yekagayai kasit niton kelibonon kowalak koburenyun anyun ak yoton atou anyoru chebkondok, anetkei kasisiek chegiyoe en online anyoru chebkondok aboisien awalen sobenyun anan atestai kounoton ak abor nguni amenye ami inguni en sobet nekararan ii ako neochome amun mosumbuoni gee ak chi agetugul kasit ko ayai en simet kityok ak anyoru chebkondok, kounotok kityo.

Kou nguni kapuret ne kianam i, kiasoman kapisa amu aldaishet ne kikialda tuguk eng' kele si asoman. Kou nguni ki eng' yekawe sukul koyache ipakilgei asoman amu makat si awek anyun tuguk che kipaishe kou nguni kikialda tuga asikopit asoman . Kiawe sukul ipakilgei kapisa amu makat awek tugchutok. Kora kianetgei mung'aret kou nguni arip nguni kou nego. Nego chutok anyun ko yep ko iya kochang'a aalde ak aal tuga. Nguni tuga chutok apae anyun si ko kona cheko. Ye kako kona cheko anyun i, aalde chehcutok si kopit atesetai asoman aka parait mung'aret kora kou nguni aal nego che chang' ak tuga alak asikopit kotareta eng' sapet ak aweku tuguuk che kikialda eng' kurgat asikopit asoman.

Kampunitap Safaricom anyun kosuldaen poishonik che terterchin kou piret ap simet. Icheget anyun ko much kokonin ial simet si kopit ong'alalse ak chito ak itaretage. Kora ko konu, imuch isirte message kowa chito ne imache. Kora kokonu service ne po data. Kong'ete network nepo 3g, 4g ak 5g. Kora eng' yotok kampunit ne po Safaricom ko konu mpesa ne imuch iyaktae chepkondok i, imuch keyakun chepkondok inyendet i, kora ko much i konor chepkondok en yotok i, ako nuch inyoru loan. Kora en yotok i, ko konu kora service nepo mshwari notok ne tareti gei ak penkit ap NCBA. Kora komuch inyoru fuliza ,chepkondok che pa fuliza. Kora komi KCB Mpesa notok ne tareti gei ak KCB bank. Kora ko konu kasishek eng' piik chr yae kap Safaricom. Kokotaret piik anyun konyorchigei kasishek ako taret gei icheget.

Boisionikap serikalit nemingin nebo nyandarua netaii ko chebei ngatutuk koraa Koo isirtoi bajet nebo 'county'koraa kiyai vetting akosirtoi 'nominees'che kaicheng eng 'county' koraa ko kerei kolee kesuldaen bishonik eng oret ne kararan 'county executive' koraa kosirtoi somset nebo county ak kogeree boisionik che ka kiyai eng county

Penkit ap KCB anyun kotindai pesenishet kapiloshek che terterchin kou nguni ngiro eng' pesenishet ap ko anan internal borrowing ko tindai en Internal finance Cooperation. Kora ko tindai pesenishet eng' European Investment Bank. Kora nginyo en government security and cooperate securities kotindai kora pesenishet kora eng' government securities ak corporate bonds. Kora ikere kora kotindai pesenishet kou nguni chepkondok cha depositeni kastomaek ko pa penki kou kele pesenishet ap KCB notok koraa amun yache kowekchi kastomaechu chepkondokwak. Kora ngiro loans cha kekachi kastomaek simalipan ikere is ile eku pesenishenwa amun yache kolipan chepkondochutok eng' ole kenemune si kokachi kastomaechutok malipan . Kora kotindai pesenishet en National Bank ako mi Trust Merchant Bank. Chutok anyun ko peseniseshek ap KCB bank.

Chang' any kaimutik che pune kirwakik che pa kapkirwok ne pa parak kou ne tai ko tindoi heavy loads nitok kokere icheget matkokaita justice eng' sait ne makat . Kora kontutikin kirwakichutok i, si ko kachin kasit neo kirwakik chutok mi ak ko ng'ering' . Kora ko mitei infrastructure ko tutikin. Kora ko mami tuguk che paishe che pa kasari notok ne kerei icheget. kora komi kou delays nepo allocation nepo budget eng' kap National Treasury. Kora komi political and effective pressure. Kora komi acquisition of bias kou nguni keakusen akopa bias i, ak corruption. Kora komi kamuiset nepa personal security. kora komi Interpreted Constitutional and National pewssure. Kora komi intense media ak kora (cspublic attention kokachin pressure icheget kora komi delays eng' judicial appointments ak promotions

Eldoret, kekure kot ap lapatiika amun ngiro anyun Eldoret ak kokwatushek che nekite anyun che u Iten i, Kaptagat ak Kapsabet ko kikomang' anyun rwaiik che naaitin kot missing' kou Eliud Kipchoge , ne inendet ko Workd Record holder nepa medalist eng' lapatoshek che koeen. Kora ketinye Pamela Chelimo, ne inendet ko world medalist notok nepo eight hundred metres . Kora ketinye David Rudisha , ne ine ko record holder nepo eight hundred metres ak alak kou Brigid Kosgei i, Geoffrey Kamworor i ak alak che naatin kora. Kora ngiro Eldoret i, komi itondanyi parak nitok kotareti anyun eng' training nepo lapatichutok. Kora ngiro Eldoret komi world training camps che u Iten High Altitude Training Camp. Kora komi Global Sports (and Comunication Camp notok nemitei Kaptagat, kotareti rwaichutok anyun kotreinen. Kora kole Eldoret ko naat kopa Kalenjin Community notok ne naat eng' lapatet.

Boisionikap 'national police service' anyun ko cheuu kohakikishan kolee mii 'order' eng emet kora komakat kokirinda yaitwakik eng emet koraa komakat koroo kolee mii komyee biik kouu ya mii kandoindet kongalalchin biik koraa komakat kokon toretet yekapiit nyasuut ak koenfrcen law eng oret ne ititayat